Namba chiel, tijni en tij bedo e bura. Samubede bura to ung'io yore moko monego bedni iloso maber, kosalos maber to timore e tich moro mowinjore. Kwom ranyisi, kubede bura, ubede aput moro muloso go gik moko machandou e e migao mora mora mudhigo mbele.

Ma en tich mar pur kendo pur itimo e aluorawa endalo ma koth chwe. Ka koth chwe en tich maber. Koro ipidho olemo, kosepidh olemo, iketo tiende elo mondo manyiwa obed maber, koseket tiende elowo mondo manyiwa obed maber, iweye to osiko odoye to iolo ne pi mondo mi onyag motegno. Kosegik chieng' ma olemo osenyak, to igolo olemo kasto itero e chiro.